Tenaa eunore odaiki naanyai tiang',naa eunore odaiki napaasha. Maabomaabo, kake tenaa inemirata, na eunore wendaa nabo tenkata nabo. Amu nakata itum iropiyiani kumok. Kake ore naa enda, nikincho neeku yata nena tokiting' pookin tiang' teleleki.

Intaa isilen kuti, ninyok naji ashum kuna kuti tokitin niyata, ore sii nintobiru entoki naji budget naishiakinore kuna tokitin niyata metaa milo peeku naa ore ntokitin niyata nemegiroo kuna tokitin niyieu ninyang'u. Nintobiru entoki naji enkoitoi ninosie kuna tokitin niyata aaku taa entoki naji spending metaa ore intobiru budget nidol ajo ore enatoki ninyang'ita nerisiore kuna ropiyiani niyata.

Keimaanisha enkolong apa nataarate oo ewang'an wenaimin terisioroto orkuak ashuu wenkirukoto ookulo tung'anak ooji irmoindi tenkop.

Keji Kenya Meteorological department ,naa ore dupoto enye naa keitarriyian iyiok, enikununo oloing'ang'e, nekitum si aterrerrenata terisioroto oilo kilikwai oishorutua. Ah olkilikwai sidai le rrerren na pee. Ashu jo nai olenchan, aaku meesapuk enchan, ashu nai olojo sapuk enchan naleng' neeku ore iltung'anak otii iweiting' neegum, niipang' tenenen pemelo naake neya enkare.

Ore elaare onkishu, elaare enkaputi, naa enoo nkishu eh naa tenkutuk ang'. Ore enalaare onkishu amu ninche naaku enkaputi, ninche nanya enkaputi, nemeeta enkiteng' nemeeta orkerrerri lenye. Metaa meetae entoki naji elaki nimishaa. Eeta kila enkiteng' enkoitoi enye naanye elakieki. Ore na sii, nelo naa enaa enkidimata oltung'ani, nelo enaa olning'o lokunaang'itie pokira nainasita enkaputi. Idimayu ake nai Ore oltung'ani oota enkidimata nelak enkaputi pookin eh enkolong' naa iyooki aemisho. Nelo si neetae oltung'ani limiidim atalaa, nishore naake inkolong'i ata idipa ayau entito, metalaa naa nkishu mpaka omidipa.

ekiata ilarikok oota impukunot naapaasha, ekiata ebaiki orgafanai, nelotu osenetai, nelotu enkairikinoni oontasati, nelotu oloji mca, nelotu orbunkei, neeku ekiata duo lelo pookin. ore te siaisa duoo too nkarn, ekiata naa orgafanai lang' ole lenku, nikiata osenetai oji ole seki, nikiata enkaitashekinoni oo ntasati naji leah sankaire, ore naa te nkop naing'uaa nikiata orbunkei oji ole parashina, ore mca te nkop naing'uaa te wueji neji, paul metuy, ore naa kulie arikok likiata le siasa, ekiata ake sii inyye katoo olaitashekinoni le state house ,amu osiasai ake sii ninye.

ore ena toki naji teknologia, ore duoo amu meeta entoki nemeeta enkishaa enye, netii ake anaata, neeta ake sii intokitin neme sidan, kake ore naa maimaki isidana naa ore enatoki, nibungie naleng ormalimui we nkerai, neitaa dii ninye engeno, itaa etumoyu telelki too nkera, amu etaa naa ena toki oloin'g'ang'e eitumiae too sukuuluni.

keetae iltung'anak ooji community health promoters, otii naa ena murua nikitii, naa ninche naaji iltungana ledukuya lautaki olomoni meteyiai, naa nnche oonyikita ildakitarini, ashu ilkitarini lena sipitali ena murua, naa ninche sii naaji ooyiolo enkoitoi, nasipa nautarie ele tungani tenkarki naa ebaare, oonkera, ore enake kaidim sii naaji atuutaki mehomo sipitali, ina sipitali ashomo ataoduare ildkitarini nelo aikilikunanisho, netumoki atuutai tenkishaakinoto we nyamali naata enkerai.

Ore enkoitoi edukuya naa enkikilikwanare naikilikwanisho oltung'ani otii, aikilikwanishore oltung'ani moruo. Netum ena ng'eno, naata apa iltung'anak liapa, netum si eutaroto. Ore enkae, na pe ehing'i intumoritin, kuna omurua, kuna naishooyo iltung'anak murua eutaroto. Nejing'i intumoritin nijo nolarrabali, nejing'i intumoritin nijo inosotua, nejing'i nijo nooloikop, niyiolou inkoitoi pookin naifaa, irkerrerrin pookin apa osuj eng'eno eapa pe itau enyamali natii atua emurua. Ore si amu etae intokiting' naji inkoon,o onkaatini, na ninche nkulie iteng'enare elelero nabo, niteng'eni ena nkae elelero we elelero, netumi enaduo ng'eno metadaari tekuna leleron pookin.

ore naaji tenkoitoi esiasa, ore naaji oloisula, oibala enkarna, otupukuo anaa oloingoni leina aji, naa raila, kake eetae naa sii ninche kulie loo kulie pukunot, anaa te nkisuma ,netii oltasat apa oirure te kuda olong'i oji bethel ogut, neeku eetae naa kulie naijo nena, kake raila naa oipangua anaa olong leina aji.

Kikenayu nkolong'i naduare orkitarri,e kulingana na enyamali naata nanu tosesen lai, kake ore naa tenkaraki esiai eramatare ormareii, naa kemabik duo nai oleng' tenkaraki naa esiai onkera, eno ntoiwuo, enomarei duake lino. Neeku kepono nai nibik olapa ituduare oldakitari. Ho taa neishaa, eutari naduoshi yiok ajo ore ake esiai ebiotisho, nifaa pi duare oldakitari na kenaake tenkaraki biotisho ino wenormarei lino.

ore ilarikoni otaasishe aisul, naa orkimaita, mwai kibaki, amu ilo tasat apa oyawua, enkisuma epesho naa ninye entoki, etipat naleng aisul tenkop, neyau sii esiai ebiotisho epesho naainatoki naa enedupoto tooramarei menat ashu tolosho le kenya.

ore enkoitoi edukuya naa pee ingas ayiolou ajo kakua daiki ening'unore enkulupuoni olchampa lino, ore eniare niun idaikin naaninguno, ore taa taata ore pee iun ena daa tena kata, ore enkae daa nintoki aun, enisampu ena, nening'uno, enkuluoni, ashu kenyor eda nkae nintoki aun. ore naa enkoitoi euni naa pee isip ajo ore ena uneore ino, niiun naa daikin naapahipaha too nkatitin napaaha, ninyok naa naaji asujaa, tenkishaakinoto, we nyorata nayor enkuluoni, orkerti naa siyie litipika nena daikin teunoto.

Ore enkoitoi edukuya naa paibung'ie paypal o Mpesa ai, neeku aitayu ake iropiyiani te Paypal nepuonu aitoriokino Mpesa ashua ore eniare naa paibung'ie Paypal o Equity bank neeku ashu bank akeyie pooki niyata oltung'ani neeku intayu tembank alo aitayu tebank duo ake openy, ashu intayu tembank nintoki apik Mpesa.

ore enkoitoi edukya naa peyie eyakikisha sirkali, ajo ketumoyu network, tenkop pookin, neeku naa etum iltung'anak, otii ake ina kop natii network terisoroto. ore enkae ye are, naa pee eitumiyari intokitin naaji, codes, ashu inamba naai naoshi, nijo inoshi naalimunyeki nkishu nainosaki, ashu nainosa ng'uesi, amu ore naa nemeta esimu nimidim aitumia kuna sapkin okuna kutitik, neeku etum iltung'anak eretoto tesiokinoto o te nkoitoi nalelek.

ore tenanu naa kelelek oleng' enkitumiato e egovernment ,hoo sii naa kitegemea ajo kengae .amu ore naaji tenanu makewon, naa kelelek. kake ketii naa iltunganak kumok naleng' letusuma neeku meyiolo naa aitumia, aatijing naa atua ena e egovernment services ,neeku ore naa naaji te nanu, ee ketii naa naaji enkoitoi naa kidim naa mpaka leitu isuma, aitumia naa inakata naaji eeku, keleleku naa enkitumiarato te pooki ng'ae.

MPesa ninye enkoitoi sapuk, nairiwariyie iropiyiani airiwakinye iltun'ganak pooki le sotua olol marei. eeh ore naa enkae oitoi naa intabaiki naa aisho too nkaik, kake naa MPesa naa te sapuko.

aata apa ake ninye olarikoni obo teina kata, ore ilarikok ootae naa kumok amuu.au erisiore inkabilaritin ashu iloshon otii kenya. eeta irmasai olenye, neeta irkokoyok olenye, neeta iljaluo olenye, neeku kila olosho otii kenya neeta olarikoni lenye.

keserian amu, kiteleliaki oltungani eretoto nayieu te benki. neeku pookin pee itum eretoto tenilo ebenki, idim ake nitum pookin niyieu te benki eimu naa esimu ino.

Keshori ake eng'eno sapuk naipirta imoyiaritin, naponu naa enaake nijo tenkinyanyukoto emoyian e Cholera, nayau eh inkariak naiduruk, ashu idaiki naiduruk, ashu emoyian nijo ene malaria nayau enkajang'ani nakata nai enchan, ashu weitin netii inkariak ashu ing'aruani, ashu ninye moyiaritin naimu ake eh mali naatae nijo nkishu, nijo tenkitanyanyukoto emoyian e Rift valley fever, naya nelotu niibung' neyau nkishu ashu kulie naake moyiaritin. Neeku enotoki eng'eno omoyiaritin akenye kumok te tenkop.

Enkoitoi natumieki inkipandeni ninye natelelia aisul. Amu etaa ninye eniyieu neya enkata dorrop, na eninturrayie, nitum si toonkolong'i ake dorropu, amu ore na nai kuna elototo onkwapi eboo, negol amu, eh inakop nai nilo si, ninye duo nai naleng',naidim naa ataa eeta eduata ashu eeta ewalata elototo ino ashu ilo enaa milo.

Keeta enkata naiminie enkata akeyie nemetaana, ore inakata naa pookin ake enkoitoi nashukunyeki na ening'amaa kulo ojo Customer care le safaricom, kake ore noshi taata, netaa eninturraa, netelelia amu eetae enkoitoi nishukunye teleleki naimu code eh meseji nirriwaa le M-PESA, nirriwaki four-five-six, nirivasi iropiyiani ashu kishukokini iropiyiani eh tenkata dorrop oleng'. Ore noshi enkae oitoi oshi taata nashukieki ropiyaiani, na eetae M-PESA application ,na ekintodol ekarna eton ninye itu reu iropiyiani, neeku midiak naa amu kang'ae irriwakita iropiyiani naa eton itu irriwaa.

Kelelek tumoto amu nkaik inonok etii eimu esimu ino, ashu entoki nijo laptop ,ashu entoki naijo tablet. Ore enkae naa meeta gharama sapuk, amu milaaki igarrin, pitumoki ashomo ataasa. Eh Ore na enkae toki nemeeta duo nai inakisoma saii. Meeta ninye esaa nimidim aisumayu, tenkoitoi oloing'ang'e, isuma kewarie ,dama, tenkakenya, teipa, metaa esaa nimidim aisumayu.

Ketii enkolong' olaasak naji Labour day, ah entariki nabo olapa leimiet, netii enkolong' naji ene Madaraka day, netii enkolong' eh ore naa ene Madaraka day na enkolong' apa nanotie na eh olosho le Kenya enkisulata ashu nainyaakitia ashukoki ate erikore, olorook. Netii na si orkekun oji Oloorkuaki, loloshon otii Kenya, oloshi oji Utamaduni day.

kaitaa eramatare ai kiti metaa enaidim aitasheki. ashu aing'ura te nkata egoloto, ore enkae oitoi naa pee amir naa naaji eramatare naata, natumoki atipiki biashara, nemeya naaji enkata olameyu, ashu ashu metoisho. nena ropiyiani nainosieki ina ramatare, ashu naaji te benki. ore naa naaji enake otoi naa aingoru enkae oitoi naitoki aingorunye. ashu enkoitoi natumie kulie daikini, esiai enkiremore, esiaia ooldukai, namiri idaikin aikunaki nejia.